Mokuongo' athi nyise weche mag jiwe kata mag miye geno ni kang' laktar odonjo to ochako thietho to odhiyudo resruok kata othichango sama laktar osethiethe. Marariyo athinyise ni kalure gi rem ma okale ka laktar ochopp mapito, to en ithimiye nafas mambele nikech rem ma en godo en rem malit ahinya koro ithimiye nafas ma mbele mondo one lak tar mondo othiethe mondo rem odok piny. Maradek be ka an gi yiem mag duoko rem piny be anyalo miye mondo e kinde ma podorito lak tar to yiengo okonye e dwoko ne rem piny, ka otimo geno mar neno laktar

Mokwongo onego walimgi mangény, mondo kikgi winj, kata kik gine ni gidong' kendgi e pinyni. Mar ariyo ka chandruok moro amora oyudo gi, onego wachwal lwetwa kendo wabed kodgi. Kagikoso chiemo, onego wami gi chiemo. Ka gikoso pesa mar solo e sikul, to wan kaka jogweng' onego wariwre kanyakla, kasto wachang pesano mondo waduok nyithindogo e sikul. Ka achiel kuomgi tuo, to onego wamany, kaka gi yudo thieth. Onego be wapuonj gi e yore mag dak, nikech koro jonyuolgi osenindo ma dine oleronegi, koro ka gitimo gino marach, to onego wanyisgi ni mano rach e yo mamuol, ok e yo madhimiyo gi giwinj marach, kata giwinj malit, kagiywago kata gigombo jonyuol gi. Mar adek, kuonde ma nyasi timore, kata gigo ma beyo beyo timore, onego warwakgi, mondo gin be giwinjie ber, kata giwinjni gin achiel kuom oganda ma nigi jonyuol, to ok owe gi oko.

Yore mag fuambo gi keyo mar mbui opogore kod mano mar achiel kachiel mar television nikech, mbui sama gimoro otimore atima to thano goyo picha to kosegoyo picha to ore mbui, koro inwango' ni sama gino otimore iyudo wachno mapiyo, lakini jogo ma jo television iyudo ni gichoke wechemotimore e odiochieng' duto kata motimore e sechemalach kasto gin gi sechegi mangi loso mag lando chendrogi kata gigo ma otimore. Marariyo iyudo ni ya simbe kata simbe ma idonjo go e mbui gi inyalo wuoth godo koro okochuno ni nga'to obed e ot eka one gigo matimore, nga'to nyalo yao ayawa simbe koseyao simbe to oneno gigo motimore, iyudoni gimomiyo be thano ok nyalo wutho gi television en pek mare kasto bende odwani isoye stima eka oti koro iyudoni simu oloye nikech en inyalo thi kode kumoro amora.

Mokuongo' en ni kapod ionge' pesa e lweti to iwinjo ka dendi lit, inyalo thie osiptal to nikech ingi kadi mar okumba ithinwango' thieth kata mionge' pesa nikech isebedoga kichudo dwe ka dwe kaka nuwinjoru sama ni thi kawo kadi mar okumba ni, koro okdegitwoni thieth nikeche ijabedoga ka ichudo. Marariyo ka laktar ondikoni yien madwarore to yiengi ithimiyi manono maonge' chudo, ithiyudi ni gin yien manengo'gi tek kata nimalo ma ok inyal nyiewo nikech yutoni ni piny to nikech ingi kadi mar okumba ithi nwango' ni imiyigi manono. Maradek laktar nyalo soyie mondo idagie ospital ndalo ma pod ithiethie nikech twoni nyalo bedo macharach ahinya inwango' ni ndaloni idak kuro kiyudo thieth lakini nikech isebedoga kichudo gi kadi mari mar okumba iyudoni koro ithiyudo thieth manono nikech jogo thi umoni thiethnino manyaka iyud chang' kata ibed ni koro inyalo wuok.